Tijni ni e okao manyuwa, okao, oloso kama odwa kete alode ni, okao manyuwa ,oketo kanyo maber, kosekao pii mokuo maber tokao net tojwayo go kata singenge. Bang' mano tonyalo kao kodhi tokete, kosekete kodhi to orito, oumo kodhi no, otimone gima iluongo ni mulching. Iketo kata mana. lum, mano en local areas. Aito gino, alod niendi biro wuok maber kanyiedhore oko maber. Bang' kanyo tobiro gole kokete e ,e seedbed, mae waluongo ni nursery bed

Aneno ka opidh tandaruwa, oket tandaruwa kendo aneno ka mashide nitie madongo dongo mano ero mag rego gik moko, mangiso ni koro mashind nie orego, orego kata cham moro, koserege, kata koserege to iole e tandaruwa ni yeah ikete e tandaruwa, en aena mashin rego, mashin rego gimoro, mashin rego cham moro, ema aneno ka timore ka.

Akawo pi aketo ekendo kata mana jiko kata mana gas. Pino tuak maber, ka osetuak to akawo mogo aole kase kawo mogo baole to akawo olifo to adualo go mogoni maber ma mogoni makre maber, a make sure ni mach oromo iye bang' mano to akawo sufuria moro to aketo e kitungu gi mo kitungu chakre mabed brown kaeto akawo alodni to aketo to aweye to chuakre ochiek maber mayom kaeto akawo ring'onie anyalo chuake ka asechuake maber, kasechuaken aluoke mokuongo kaeto achuake ka asechuake to achiele maber kasechiele to aweye to otuak matin koro eka agole.

Kae adwaro tiyo kod mashin, mano ero mashin maduong' kaka tinga tinga mar pur kendo tinga tinga mar loso puodhoni nimar puodho ni duong' mondo mi apure gi kwer abiro kawo ji mang'eny ma bende biro biro biro biro miyo achul pesa mang'eny kabisa , koro tijni abiro dwaro mana masin kaka tractor kata tinga tinga mar mondo mi olos puodhoni kendo ochung pudhoni eyo makare.

Akeyo maendi en akeyo mano alot miluongo ni akeyo ema biro e pacha sama aneno tijini mano alot mar akeyo. Mano alot maber kabisa sana sana gi ji kaka wan dhend ni

Ayudo manyiwa, mano chieth gweno. Ayudo tong' to kendo bende gwen gi anyalo uso gi. Mano ber margi maneno kabisa, kabisa kabisa.